Haha harĩ na makũnia, kũrĩa kũroneka tarĩ thitoo ya kũiga indo. Na ici ironeka nĩ indo nyingĩ mũno irĩ makũnia-inĩ, irĩa ingĩkorwo tarĩngĩ nĩ mĩtu, ona kana irio cia ng'ombe cia mĩtu. Ũndũ ũyũ nĩ ũcenjetie mũno gĩcigo-inĩ gĩakwa, ona ũgacenjia ũrĩa andũ mekaga maũndũ tondũ, thitoo ta ĩno ĩroneka tarĩ thitoo ya mũingĩ, ĩrĩa andũ mokaga makarĩhĩra nĩgetha maigĩrwo indo ciao, ona ningĩ ĩkonekana no ĩkorwo ĩĩ ya mũndũ kĩũmbe ũrĩa tarĩngĩ arutaga wĩra wa gũtwarĩra andũ arĩa mendagia indo, akamenderia cirĩ nyingĩ na thogora mũnini nao magacoka kwenderia andũ angĩ. Ũndũ ũyũ nĩ ũcenjetie na mahinda mũno, tondũ rĩmwe nĩ ũkoraga andũ nĩ marethondekera thitoo ciao, mũndũ agakorwo na thitoo yake kĩũmbe ĩrĩa arĩigaga indo ciake na ndarĩbataraga atĩ kũrĩhĩra. Ona ningĩ, indo ta ici nĩ gũkoragwo tarĩngĩ na thitoo irĩa ikoragwo irĩ cia thirikari, mũndũ arĩhagĩra mbeca nini gũkĩra irĩa andũ makoragwo methondekeire kana cia makambuni ma kĩũmbe cia kũrĩhĩra.

ĩĩ nĩ hũthĩraga, njĩra ya kũhingũra ũhoro na njĩra ya kũhũthĩra kĩara, ta rĩu nĩ hũthĩraga kĩara kũhingũra thimũ yakwa, nĩ getha rĩrĩa ndĩrenda kuona maũndũ marĩa me hau thĩiniĩ. Ona ningĩ wĩra-inĩ gwitũ, nĩ ũkoraga atĩ rĩrĩa ũraingĩra wabici-inĩ, nĩ ũbataraga kũigĩrĩra kĩara handũ nĩ getha mĩrango ĩhingũke. Ona ningĩ thukuru-inĩ, nĩ gũkoragwo na mũbango ũrĩa mũndũ nĩgetha aingĩre kĩhingo-inĩ kĩnene kĩa thukuru, nĩ ũbataraga kũigĩrĩra kĩara gĩaku hau, na nĩgetha gĩkaruta marĩtwa maku, na tarĩngĩ kothi ĩrĩa ũreka nĩgetha ũkaheo rũtha rwa kũingĩra. Ũndũ ũyũ nĩ ũrutaga wĩra wega tondũ, mũndũ gũkoragwo na mũndũ ũrĩa ũthondekete mũbango ũcio agoka akoya rũri rwa ciara cia o mũndũ kĩũmbe, na ũhoro wake tarĩngĩ tuge okorwo nĩ mwena wa thukuru, akoya marĩtwa make, na akoya namba yake ya kwĩyandĩkithia ya thukuru, ona akoya kothi ĩrĩa areka na thutha-inĩ agathiĩ agathondeka mũbango ũcio. Rĩrĩa mũbango ũcio warĩka na wakorwo wĩ mwega na ngina nĩ maũrorete, magoka kũrehera tarĩngĩ arĩa megũbataraga okorwo nĩ thukuru ta ĩyo, okorwo nĩ wĩra-inĩ, na nĩ getha rĩrĩa o mũndũ kĩũmbe aigĩrĩra kĩara gĩake tondũ itikoragwo ihanaine, rũri rwake rũgathoma atĩ rũu nĩ rũri rwa mũndũ ng'ania, na rũkaruta maũndũ make ta rĩu marĩtwa make.

Haha nĩ haroneka andũ eerĩ, ũrĩa ũmwe kũronekana nĩ mũrwaru, na ũrĩa ũngĩ tarĩngĩ no akorwo ee ndagĩtarĩ, kana ũrĩa ũramũrora kana mũrigitani wake. Mũndũ ũyũ mũrwaru nĩ aronekana nĩ okĩte na kĩndũ kĩrĩa aroneka ta ena thĩna wa kĩo, aroneka ta ahĩte guoko, kana agokorwo nĩ aitĩkĩirwo nĩ kĩndũ kĩũru kĩrĩa kĩngĩthũkia guoko gwake, tondũ kũronekana nĩ kũimbu, na gũgakorwo na rangi mũtune, ũrĩa ũtakoragwo wĩ mwega ũkonania guoko kũu nĩ kũrwaru biũ. Mũndũ ũyũ nĩgetha ahote kũheo ũtungata wa thibitarĩ no nginya ndagĩtarĩ amũrore wega, atigĩrĩre nĩ amenya, ona ningĩ nĩ abataraga kũmũũria ciũria, tarĩngĩ ciũria cia nĩkĩ arekire, ena mĩaka ĩigana, na aumĩte kũ. Maũndũ maya nĩ mabataranagia rĩrĩa ndagĩtarĩ arathondeka mũrwaru, nĩ getha ahote kũmenya nĩ ndawa ĩrĩkũ ekũmũhe, ona kana nĩ ũtungata ũrĩkũ mũndũ ũcio abataraga, no akorwo nĩ arabatara kuohwo kĩndũ ta bandĩnji, kana akorwo nĩ arabatara kũheo ndawa ya mũtu, na nĩgetha nginya ndagĩtarĩ amenye kana ekũmũhe ĩyo ya mũtu, kana ekũmũhe ya maĩ ona kana ekũmũhe ndawa cia mbũrũgũtũ.

Thikũ ici, andũ aingĩ nĩ merutĩire kũruta wĩra, kana makahĩmbĩria kũruta wĩra mathaa mĩrongo ĩrĩ na mana harĩ mũthenya, kũrĩa mũthenya ũkoragwo na mathaa mĩrongo ĩĩrĩ na mana, ũguo nĩ kuuga, kaingĩ matikoragwo na mathaa ma kũigana ona kana mahinda ma kũigana ma kũhurũka. Ũndũ ũyũ, nĩ ũndũ mwega wa mbere, tondũ nĩ ũteithagia mũndũ agakorwo na mbeca nyingĩ, tondũ rĩrĩa waruta wĩra mathaa mĩrongo ĩrĩ na mana, ũguo nĩ kuuga, ũkũrĩhwo maita merĩ, ona kana maita matatũ, ona kana angĩkorwo ũraruta wĩra na mathaa, ũguo nĩ kuuga atĩ ningĩ, ũrakorwo na mathaa maingĩ marĩa ũrutĩte wĩra, na kũguo, ũrakorwo na mbeca nyingĩ irĩa ũrona warĩhwo na ithaa. No ona kũrĩ o ũguo, ũndũ ũyũ nĩ ũhutagia mũno maica ma gĩbamĩrĩ, tondũ angĩkorwo wĩna bamĩrĩ ndũkoragwo na mathaa ma kũmona tondũ no akorirwo wĩ wĩra ona kana wĩ toro. Rĩrĩa wauma wĩra-inĩ ũgoka kũhurũka na ndũrona mathaa ma bamĩrĩ ma kwaranĩria nao. Ona ningĩ, nĩ ũkoraga rĩrĩa mũndũ aruta wĩra mathaa mĩrongo ĩrĩ na mana, waruta gwa kahinda kaigana ũna, nĩ ũkoraga mũndũ akĩgĩa thĩna wa mwĩrĩ, na ũguo ũgakora atĩ bamĩrĩ nĩ ĩrabatara gũcoka mũhuko, nĩgetha ĩgũtware thibitarĩ na nĩgetha ũrigitwo. Kũguo ũgakora ũkĩgiana na andũ a bamĩrĩ yanyu tondũ nĩ mabatiĩ gũkũrutĩra mbeca na tarĩngĩ matirĩ ona kana ona o nĩ marathĩnĩka nĩ wagi wa mbeca.

Makinya marĩa marũmagĩrĩrio nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ o mũndũ nĩahota kuoya gĩbandĩ kĩa ndigito, nĩgũtũmĩra macibũ, kana kũgerera njĩra ya macibũ, arĩa maheagwo ũhoro kuma thirikarinĩ nene, namakerwo moke mere andũ ao, kana manĩrĩre kũu itũrainĩ rĩrĩa akoragwo mere andũ tarĩngĩ nĩgũgakorwo ibandĩ mũthenya mũna, na makera andũ nĩindo irĩkũ marabatara, magatigĩrĩra atĩ andũ acio nginya nĩmona, ona ningĩ, mbere ya andũ acio mokĩte arĩa marateitha andũ kuoya ibandĩ, andũ a itũra nĩmakoragwo merĩtwo mathiĩ gwa cibũ na nĩgetha cibũ akorwo wa kũrora kana wĩna indo iria ũrabatara, na nĩgetha angĩkorwo ndũrĩ, na kwĩna kanya ga gũgũteithia kuona no agũteithĩrĩrie kuona na akũhe, na nĩgetha mũthenya wa kuoya gĩbandĩ ũgakorwo ũkĩhota kuoya gĩbadĩ. Ona nĩngĩ ũndũ ũngĩ, nĩgũtigĩrĩra atĩ, maũndũ ta macio ma kuoya ibandĩ nĩmarehwo gũkuhĩ, icaginĩ, na nĩgetha andũ matigakorwo na thĩna atĩ wa gũthiĩ mataũnini, kũrĩa mũndũ tarĩngĩ ndoĩ njĩra ya gũthiĩ kũu, kana ndoĩ mawabaci kũrĩa marĩ, koguo, ũndũ wa kũrehera andũ a a icahi motungata macio ma kuoya ibandĩ cia ndigito, na kũmatarĩria kũmerethera bata wa ibandĩ icio, na kũmera moguni marĩa mũndũ angĩona na mathina marĩa angĩhetũkĩra rĩrĩa atarĩ na gĩbandĩ nĩgetha kũmahotithia kuoya ibandĩ na kũmahe bata wa kuoya.

Wĩmwega, wa mbere nĩgũcunga mũhera, nĩtondũ thogora ũrĩa ũragũrĩte nacio naguo mbembe mũthenya wa ira, nĩũcenjetie, na ũkongerereka. Gĩtumi nĩtondũ, thogora wa kũhanda mbembe wambere nginya mbegũ ĩyo ya mbembe nĩkoretwo na thogora mũingĩ, thogora wayo nĩwongererekete, ona ningĩ thumu ũrĩa ũrahũthĩrwo kũhanda mbembe ici wĩna goro mũno, ikũnia mbere tũragũraga ciringi ngiri ithatũ, na riũ nĩ ngiri mũgwanja, koguo ũkona nĩgetha ona nĩi hote gũcokia bainda ndigakorwo na hathara, nĩndĩrabatara kuongerera mbei ya mbembe ĩno, ona ningĩ nĩkuongereirwo magoti marĩa tũrarĩha nĩũndũ wa gũkũria, ona ningĩ gũtwara mbembe kuma kũndũ kũmwe nginya kũrĩa kũngĩ, koguo ũgakora thirikari onayo magoti marĩa itũĩkĩrĩire nĩmaratũtũma ona ithuĩ tũongerere thogora wa mbembe ĩno, ona ningĩ maũndũ matiganĩte ona ta ningĩ kuambatĩra kwa thogora wa betũrũ, betũrũ nĩ ĩtũteithagia rĩrĩa tũrenda gũtwara mbembe kuma handũ hamwe nginya harĩa hangĩ, koguo wakora thogora ũrĩa ũratũmĩraga mbere ũgakora tarĩngĩ ũratũmĩraga ngiri ikũmi, na rĩũ kũruta mbembe mũgũndainĩ kũrehe ndũkainĩ ndĩrahũthĩra ngiri mĩrongo ĩrĩ. Koguo icio nĩcio itũmi iria itũmĩte thogora wa mbembe wongerereke.

Ũyũ ũroneka tarĩ ũrĩmi wa kĩndũ ta mboco, ona kana terere. Rĩrĩa gwitũ tũrenda kũrĩma indo ta icio, nĩ tũthiaga tũkaharĩrĩa mũgũnda, angĩkorwo kũrarĩ na ria, tũgathi tũkaruta tũgacimba mũgũnda ũriku ũrĩa tũrabatara, tũgatigĩrĩra mũgũnda ũcio nĩ mũtheru rĩrĩa mahuti marĩa mararĩ kuo makeherio makaigwo kũu mĩena-inĩ kana mũico-inĩ wa mũgũnda. Thutha wa ũguo nĩ tũkoragwo tũgũrĩte mbegũ cia kĩndũ kĩrĩa tũrenda kũhanda, na tũgakorwo nacio, ona ningĩ tũgakorwo angĩkorwo tũtirarĩ na thumu tũgathiĩ tũkagũra nduka-inĩ. Thutha wa ũguo, nĩ tũgoka tũgacimba marima angĩkorwo tũrenda gũcimba na marima, ona kana mĩtaro no andũ aingĩ mendaga kũhanda na marima. Thutha wa kũhanda marima, ũgoka ũgekĩra thumu ũgatigĩrĩra o irima o irima rĩrĩ na thumu wa kũigana ũrĩa ũgũteithia mũmera gũkũra wega ũrĩ na hinya na wĩ mũrũgamu. Na thutha wa ũguo, tũgoka tũikĩtie mboco ta igĩrĩ ta igĩrĩ ũguo harĩ o irima, ona kana mbegũ ya terere o igĩrĩ o igĩrĩ harĩ o irima, nĩgetha ikorwo igĩkũra irĩ igĩrĩ harĩ o irima. Twarĩkia ũguo nĩ tũthikaga marima, na angĩkorwo ti hindĩ ya mbura, tũgaitĩrĩria maĩ, tũgatigĩrĩra atĩ mĩmera ĩyo nĩ yaheo maĩ o hĩndĩ o hĩndĩ.

Rĩrĩa ndĩratũmĩra indo cia gwĩtwarithia o na kana kũhũthira ũgĩ wa macini, rĩmwe mũndũ nĩakoragwo na mathĩna ma ta atĩ rĩrĩa ũratũmĩra indo cia gwĩtwarithia, rĩmwe nĩukoraga cigĩthiĩ kũndũ kũrĩa ũtarenda. Rĩmwe macini irĩa cithondeketwo nacio cikona maũndũ ũrĩa gũtabatiĩ, ũgakora ta rĩu tuge angĩkorwo nĩ ta ngari no ũkore ĩkĩuma bara ĩgathiĩ mwena-inĩ kũrĩa ĩtabatiĩ ĩgĩte na thina wa ta rĩngĩ hakiri irĩa nĩcio ciao irĩa ihũthĩraga gwĩka maũndũ ta macio. Ũndũ ũngĩ mũndũ akĩhũthira ũgĩ wa macini, rĩmwe nĩ ũbataraga gũtinda ũgĩthoma o hĩndĩ o hĩndĩ, tondũ nĩũkoraga athondeki atĩ nĩ marongerera ũgĩ o mũthenya o mũthenya. Kogwo nĩgetha onawe ũhote gũkorwo na ũgĩ mũiganũ, no nginya ũikare ũgĩthoma o hĩndĩ o hĩndĩ. Ũndũ ũngĩ macini imwe nĩcikoragwo kana nĩcibataraga ũgĩ wĩigũrũ, kogwo igabatara gĩthomo kĩa igũrũ kĩrĩa mũndũ akoragwo atarĩ hĩndĩ ĩmwe.